Kit nenyonen metinyun ngoger bik chemiten yukoketoy en sugul ishek agere logok kiboishen tablet toreti logok muswongnotet tab kasari konetkey akobo technology muswongnotet tab kasari ngalek kab CBC ak ngalek gab technology kowalak emet wanafunsichu koroi ko muswongnotet tab kasari ak technology nekineten logok